Ndĩna ng'ombe ici ithatũ rĩ nĩ njagĩrĩire ngamenya o ng'ombr o ng'ombe kĩrĩa ĩrandehera na nĩ njagĩrĩirwo ngamenya irio. Nĩ mĩthemba ya irio ĩria njagĩrĩirwo kũmĩhe ta silage ta irio ta thara, ngamĩrehagĩra irio na ngamenya thogora wa irio icio. Na nĩ irio irĩkũ cina ũgima mwega wa mwĩrĩ na no njagĩriire ngamĩtagĩra ndagĩtarĩ wa ng'ombe agacionaga.

Mbeca ici no citeithĩrĩrie arĩmi anini nĩ ta kuongerera maciaro mao ũrĩmi-inĩ na mbeca ici no cimateithie tarĩu kũgũra macini iria ciĩna tekinoronjĩ ya igaigũrũ ta mcaini cia kũhanda na ũhei wa maaĩ. Na no ciĩke atĩ na mangĩgũra macini icio no cinyihie mbia iria mangĩtũmĩra kwandĩkana na bando mbeca ici no macicokie na bainda iria cingĩenderia ũkũria wa andũ arĩa maramahe mbeca cia ngombo.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtũmagĩrwo gũthima thitima, hinya wa thitima ũrĩa ĩrarehe, nĩgetha thitima citikarehe ũgwati, na no gĩtũmagĩrwo kũrora thitima.